Ici ciĩtagwo ici nĩ matumbĩ mathondeketwo na nyanya na dania na mũgate mũndũ no arĩe na hũma kana na noũrĩe na moko kana ũrĩe na gĩciko, naguo ũyũ nĩ cai ũnyue na gĩkombe na irĩagwo mahinda ma kĩroko kana no ũrĩe ranji ona no ũrĩe whainĩ. Citirĩ mathaa marĩa ũngĩrĩa no ũrĩe ihinda rĩothe.

Ĩno nĩ nyũmba ya ngũkũ, na yakĩtwo na ĩkagayanio tũcigo tũigana ũna, no ũrĩithĩrie ngũkũ tũcui ũkarĩithĩria macogoo mĩera. Gũkũ kũngĩ no wĩige ngũkũ kana gũkũ nĩ kwa irio cia ngũkũ kana no wĩige mbũri na igacoka ikoywo igũrũ nĩgetha ndĩkarĩo nĩ mũthũa na ũmĩgiranĩrĩrie na tũtambi nayo ngoroba ĩno nĩ ya kuoya indo kuma hau thĩiniĩ.

Rĩrĩ nĩ iria rĩhagĩre riko, na iria rĩbataire gũcamũka maita ta matatũ, ũkarĩcamũra ũkĩrĩigaga thĩ na rĩu rĩrĩ nĩ iria rĩmatu biũ tondũ rĩcamũkĩte rĩkagĩa mũhũyũ rĩkambata igũrũ na rĩ hakuhĩ gũitĩka, rĩ hakuhĩ gũitĩka.

Wambere nyambaga kuoya tĩri ũcio ngathiĩ ngathimĩrwo kana nĩĩ wagĩrĩire nĩũkinyanĩirie ikĩro cia kũhandwo kĩrĩa ndĩrenda kũhanda. Wagatatũ, nga nge ngamenya kĩrĩa kĩragĩrĩrwo rita rĩu kana mbura ĩroka ĩigana atĩa. Wakana, ngathuthuria mĩmera ĩrĩa ĩngĩka wega thĩiniĩ wa mũgũnda wakwa.

Gĩkĩ nĩ kĩero kĩa ngũkũ, kĩhĩithĩtio wega na gĩgacoka gĩkaigĩrĩrwo harĩa mũndũ athomaga kĩrĩa mũkawa ũcio marendia na ũkerwo mbei yaa kĩero ta gĩkĩ kĩa ngũkũ nĩ kĩa mbei ta cigana na ũkonio mũrugĩre nĩgetha wĩtuĩre itua kana nĩũgũkĩgũra.

Ici nĩ ta waru kana nĩ mboco cigathondekerewo mĩkaro mĩega ikahandwo, nake Ngai akaheana mbura ĩkagĩa na gũthikĩrĩrwo kwega ikaheo ndawa na citeithagia tondũ nĩcikoragwo na maciaro maingĩ, na rĩrĩa mũrĩmi aragetha ndakoragwo na ũtangĩki tondũ athiaga na raini o raini, na ĩkamenererwo kũhũrana na tũtambi nĩgetha iciare makĩria.

Ĩno nĩ mĩtemba ya, ĩno nĩ mĩtemba ya nyeni na mũrĩmi ũyũ athondekete akamĩhe ndawa akamĩitĩrĩria maĩ kana mbura, na rĩu nĩkũgetha aragetha akĩroraga ũrĩa ĩciarĩte, gũcira mũno makĩria, na rĩu no kũmĩethera thoko akũmĩethera.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa ndona ũũ, gũkũ nĩ kũrĩa kũhĩtũkagĩrio indo iria ciĩ cirĩ cia ma, na cikahũrwo mũhũri na mũndũ akaheo marũa ma kuonania atĩ indo icio nĩ ciama, na maya nĩ marũa maronania atĩ indo icio cironekana ciĩ nĩ ciama na ciĩ sawa no citũmĩrwo nĩ mũndũ.

Thĩiniĩ wa gĩcigo kĩa mbunge gĩa Kamũyũ, kauntĩ ya Nyĩrĩ, mũtu wa mbembe umaga igana rĩa mĩrongo ĩnana na kenda, na kĩrĩa gĩtũmaga thogora wa mbembe ũcenjie nĩĩ gũgakorwo na mũtu wa ngima ũgakorwo nĩũragũrwo mũno makĩria, nao ahandi a mbembe arĩmi, magakorwo makĩwongerera mbei, ũkagĩa goro mũno makĩria, kana.

Ũyũ nĩ mũcere wa mboco, na mũndũ ambaga gũtherũkia mũcere akaũtherũkia, ũgacoka ũkahagĩra mboco ũgatherũkia na ũgacoka ũgacirugĩra thuburia itiganĩte. Watua gũciĩkĩra thani-inĩ ũgaciĩkĩra ciĩ ciĩ ciĩ o mboco kando ũgekĩra mũcere kando na no ihĩe o ihinda o rĩothe.